Mĩtaratara ĩrĩa unibacĩtĩ ya Kabarak ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra, nĩ ngũrani ngũrani kũringana na kothi mĩrĩa mũndũ akoretwo agĩthomera. Ũguo rĩrĩa watuĩka wa gũkorwo nĩ ũrenda gũthiĩ gũthomera cukuru ya Kbarak, nĩ ũkoragwo ukiheo watho ũrĩa cukuru iyo ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra. Na warĩkia kũihũria thiini wa KUCCPS, wetwo thĩinĩ wa cukuru ũcio mũtaratara nĩ ũkoragwo arĩ ũtakjũrĩha bithi ũndũ ũcio ũgacoka ũkarũmĩrĩrwo . Wathiĩ cukuru nĩ kũrĩa arĩa ũkoraga nĩ marerwo makorwo marĩ na uniform. Ũndũ ũngĩ ũgakora atĩ nĩ marĩ na watho atĩ no nginya ũkorwo na gĩbandĩ gĩa cukuru harĩa ũkĩingĩra cukuru no nginya ũkorwo nakĩo na ũkorwo ukĩonia arĩa marũgamagĩrĩra mũrango wa cukuru. Ũndũ ũcio ũngĩ ũkoragwo atĩ igeranio ciao ciakinya gwĩkwo no nginya wĩke na waga gwĩka ũgakorwo ũkĩrĩha mbeca nyingĩ mũno.

Kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ kamũira ambulance ĩkorwo ĩgĩkinya mũndũ ũrĩa ũkũmĩrĩte nĩ akoragwo arĩ na ihinda iritũ. Rĩu ũkona atĩ andũ mangĩhota kũrutwo na mathomithio ũrĩa mabatiĩ gwĩka, kĩndũ gĩtagwo first aid kamũira ambulance ĩkinye, no ũkorwo ũrĩ ũguni. Wa mbere ingiuga atĩ andũ no mathomithio thĩiniĩ wa ikundi, harĩa andũ gũthomithania a thirikari thĩiniĩ wa public no makoragwo magĩthiĩ thĩiniĩ wa matũra na thĩiniĩ wa icagi, na magakorwo makĩruta andũ kaingĩ makĩhũthĩra indo ta makanitha, kana ciama cia andũ. Rĩu ũndũ ũrĩa ũngĩtũma makinyĩrie andũ ndũmĩrĩri njega ya ũrĩa ũngĩhota gwĩka ũhoro wa hi na hi. Ningĩ ũgakora atĩ thĩiniĩ wa nenda nĩkuo, kwĩna mũtambo mwega wa ũrĩa andũ mangĩthomithio, nĩ tondũ andũ aingĩ me nenda-inĩ. Rĩu ũkona atĩ thirikari ĩngĩhota gũthomithia andũ thĩiniĩ wa gũkũ ũguo mĩtambo-inĩ, tuge kwa mũhiano ta TikTok kana Facebook, no ũkore magĩkinyĩra andũ aingĩ mũno na makorwo makĩmaruta ũrĩa mangĩhota gũthaitĩra maũndũ marĩa ma hi na hi, kamũira ambulance ĩkinyĩte. Ningĩ ũkona atĩ indo ta Facebook nĩ cia bata mũno tondũ andũ aingĩ makoragwo kuo ona arĩa me gĩcagi-inĩ, othe nĩ ũkoraga me kũu, rĩu ũkona no...

Kaingĩ nĩ ũkoraga kũnogora mwĩrĩ ũgĩtũmĩra hurubarũ nĩgũteithagia mũno nĩ tondũ mũndũ nĩakoragwo agĩkithia mwĩrĩ agakorwo akĩũrutithia wĩra ũndũ ũrĩa ũtũmaga mwĩrĩ uigwe wahingũka na wa canjamũka, rĩũ ũgakora atĩ ũndũ ũcio nĩ ũteithagĩrĩria mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ kũnogora mwĩrĩ oro mũthenya nĩ gwa bata nĩ tondũ, mũndũ rĩrĩa aranogora mwĩrĩ mahĩndĩ make nĩmakũraga wega na mahĩndĩ magakũra mena ũgima wa mwĩrĩ ũgakora atĩ mũndũ ũcio ona maũndũ ta stress ndangĩkorwo namo tondũ ũguo ũkona rĩrĩa ũtarĩ na stress ũkona mũndũ ũcio nĩ arakũra wega, okorwo gĩkeno kĩrĩa enakĩo ũgatũma mwĩrĩ wake ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Rĩũ ũgakora mũndũ ta ũcio ndangĩkorwo na mĩrimũ ya meciria ĩrĩa ĩgũmagĩa andũ aingĩ rĩũ ũkona atĩ ningĩ mũndũ ũrĩa wikaga mazoezi kana kũnogora mũndũ o mũthenya nĩateithagĩrĩria mwĩrĩ wake gũkũra wega na thakame ĩkahota gũkũra wega, rĩũ ũgakora mũndũ ta ũcio ningĩ ndangĩkorwo akĩrwara ma ma mĩrimũ ĩngĩ ta ya kũhaica thakame naihenya, tondũ mwĩrĩ wake nĩ ũmenyerete na thakame nĩĩceraga wega. Rĩũ ũkona atĩ ningĩ mũndũ ũcio mahĩndĩ make matingĩrwara indo ta athritis na matingĩrwara mĩrimũ ĩria ĩngĩ ĩgũmagira andũ. Rĩu ũkona atĩ ningĩ mũndũ ũcio.

Rĩrĩa wanĩkite nguo thĩiniĩ wa mũkanda nĩgũkoragwo kũrĩ na ũgitĩri mũnene ni tondũ tuge kwa mũhiano rĩrĩa wanĩte nguo ta mũtĩ-inĩ kana nyeki-inĩ nĩ ũkoraga atĩ kũndũ ta kũu nĩgũkoragwo na indo ta tũtambi na gũgakorwo kũrĩ na indo ingĩ ta magunyũ indo iria rĩngĩ ũngĩkora wekĩra nguo ĩyo noũkorwo ũgĩthũkĩrwo nĩ mwĩrĩ ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũimbe mwĩrĩ na ũkorwo ũtarĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ , ningĩ ũgakora atĩ rĩrĩa wanĩkĩte nguo kũndũ ta mĩtĩ-inĩ no gũkorwo kwĩna gĩko mĩthemba mĩingĩ rĩu ũgakora kwĩna indo ta germs iria cirĩ nyeki-inĩ ũndũ ũrĩa ũngĩrehe thĩ-inĩ wa mwĩrĩ mathĩna ũgakora mũndũ ũcio nĩ arwara mĩrĩmũ ya ngothi na rĩngĩ ũgakoraga to mĩrĩmũ ya ngothi tondũ germs icio cingĩingĩra nĩũgũkora mũndũ ũcio nĩ arwara mũrimũ ũngĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo wĩ mũru nĩ tondũ tuge kwa mũhiano hangĩkorwo nĩ nguo ta cia thĩ-inĩ ũkwanĩkĩte no ũkore ũkĩrwara mĩrĩmũ ĩngĩ ta ya STI nĩngĩ ũgakora atĩ mũndũ ũcio rĩrĩa anĩkĩte nguo thĩ-iniĩ wa mũkanda nĩ tondũ mũkanda nĩ mũtheru na niũkoragwo ũkĩihurwo kamũiria mũndũ anĩkĩte nguo rĩu ũkona mũkanda nĩ ũkoragwo wĩ mwega na nĩ ũteithagĩrĩria mũno kũgĩtĩra mũndũ kũrĩ kũrwara mĩrimũ ta ĩyo ũguo

Mũmera ũyũ wa sunflower nĩ ngoretwo ngĩũtũmira kahinda karaihu mũno nĩtondũ nĩguo ũkoretwo ũkĩhe mbeca kũũma mĩaka ta ĩtano mĩhĩtũku nĩguo ũkoretwo ngĩrĩma mũno, ta ĩka ta ithatũ ũguo, na ũkoretwo ũrĩ wa bata mũno harĩ niĩ nĩtondũ nĩũkoragwo ũkĩhe mbeca, nĩtondũ nĩ harĩ kambũni twendagĩria na cĩgakorwo igĩ igĩtũrĩha wega. Thũtha ũcio iria itigaraga nĩngoragwo ngĩhe ngũkũ na ingĩ ngakorwo ngĩhe ng'ombe ũndũ ũrĩa ũtũmaga mahiũ makwa makorwo na riri na makorwo marĩ mega, na thũtha ũcio onacio ndarĩkia gũciendia ngakorwo ngĩona mbe...

Kaingĩ thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, nĩ ũkoraga andũ aingĩ mendete irio irĩa ciumanĩte na ngano, na angĩ magakorwo mendete irio irĩa cithondeketwo na mbembe. Rĩu ũgakora andũ aingĩ mũno mũno nĩ marĩaga ngima na makarĩa ngima na indo ta thũkũma. Na rĩu ũgakora indo ta cabaci na indo ingĩ cithondeketwo na mũtu ta mĩgate, nĩ cikoragwo ikĩrĩo mũno mũno, na andũ nĩ mendete mũno. Rĩu Kenya mũno nĩ ĩkoragwo ĩkĩgunĩka mũno nĩ ũndũ wa ũrĩmi nĩ tondũ irio icio cikoragwo cikiuma thĩiniĩ wa ũrĩmi, kũrĩa arĩmi makoragwo makĩrĩma. Na thutha ũcio irio icio cigakora ikĩendio mũno mataũni-inĩ, na nĩ kũrĩ o andũ a ĩcagi mendagĩrio irio. Rĩu ũkona atĩ irio icio ciothe nĩcio ikoragwo ikĩrĩo. Kaingĩ mũno indo ta mbembe nĩ ikoragwo igĩkũrio kũndũ ta Naikuru kana kũndũ ta Trans Nzoia, kũrĩa rĩu indo ta mbembe icio rĩu cikoragwo cigĩteithia mũno andũ na igateithia arĩmi, to kũrĩa gwiki nĩ tondũ nginya magakorwo marĩ na mbeca. Kĩndũ kĩngĩ akenya makoragwo makĩrĩa mũno nĩ indo ta waru, nĩ tondũ nĩ igĩkũraga mũno makĩria gĩcigo-inĩ kĩa Nyandarua. Rĩu ũkona atĩ andũ aingĩ nĩ marĩaga waru na magakorwo makĩrĩa indo ta ngwacĩ. Ningĩ ũkona indo ta mboco bado andũ no marĩaga, na ũgakora indo ingĩ ta ndũma ona kana indo ta igwa, andũ no makoragwo maciendete mũno. Ningĩ ũgakora makĩrĩa matunda...